Mũgũrĩ wĩna kĩagago, ingĩtua kũmũteithia tondũ indo irĩa aretĩtie nĩ icererwo kũmũkinya, wa mbere, angĩkorwo nĩ ta thimũ ekũhũrĩte, no ndĩmũĩre indo ciake okorwo nĩ ngũneanĩte, ndĩmũĩre ciĩ ngari-inĩ na nĩgũko ciroka nĩ ikũmũkinyĩra thutha wa mathaa manini. Ona ningĩ no ndĩmũĩre mathaa marĩa ciumire nduka-inĩ yakwa, na ndĩmũĩre mathaa marĩa angĩkorwo akĩrĩgĩrĩra cikorwo cigĩkinya, nĩgetha kũmũehereria kĩagago. Ũndũ ũngĩ, angĩkorwo ona ndineanĩte indo ciake, no ngorwo ngĩmũĩra ma ndikamũhenie, ndĩmũĩre indo ciake ndineanĩte, tondũ ndirĩ ndĩrona mũndũ wa kũne, no nĩ ndĩracaria, na nĩ egũkorwo akĩona indo ciake ica ikuhĩ. Ona angĩkorwo ningĩ tarĩngĩ indo ciake nĩ nginyu, na nĩ arĩa megũtwaraga nĩ mahũrĩire thimũ makanjĩra nĩ nginyu, no ngorwo wa kũmũĩra indo ciake nĩ ikinyire, na kĩrĩa abatiĩ gwĩka no gũthiĩ ceceni ĩyo ya andũ arĩa mekũmũtwaragĩra indo icio, na akorwo akĩoya indo icio ciake.

Thutha wa kũgetha waru hĩndĩ ya mũico wa kĩmera, rĩmwe nĩ ũkoraga atĩ mũigana ũrĩa ndĩnaguo, nĩ ũkoragwo wa kũhingia mabataro makwa, ona ma andũ. Wa mbere, nĩ ũkoraga atĩ kĩmera kĩu kĩrarĩ kĩega, nĩ kũrarĩ na mbura ya kũigana ndĩrarĩ nyingĩ, ona ningĩ riũa rĩrĩa tũrarĩ narĩo, rĩtirarĩ ihiũ, ũndũ wa atĩ ingĩkorwo igĩcina magetha, kana ikorwo kana rĩkorwo atĩ nĩ rĩrathũkia magetha, waru ikaaga kũmera wega. Kũngĩkorwo nĩ kũrarĩ na rĩera ta rĩu rĩeaga, ti ihiũ mũno, na ti kũhehu mũno atĩ mbura nĩ nene nĩ ĩrarehe kĩguũ, nĩ ũkoraga magetha makĩigana, ũgakora nĩ ndĩrahũnia mabataro ma andũ ona mabataro ma niĩ mwene. Ũgakora atĩ magetha marĩa ndĩnamo, andũ arĩa othe marabataraga o mũndũ wothe nĩ ona, na nĩ ona indo cia kũmũiganĩra. No rĩmwe nĩ ũkoraga atĩ, kĩmera kĩu gĩtirarĩ kĩega, ũgakora tarĩngĩ waru nĩ iracinirwo nĩ nĩ riũa, kana ikahĩa nĩ mbaa, ona kana ũgakora nĩ kũrarĩ na tũtambi tũrĩa tũrahutirie magetha macio. Na ũgakora atĩ kĩrĩa ndĩragetha, nĩ ũkoraga ti kĩiganu, na gĩtirakorwo gĩa kũhũnia kana kũigania andũ. Ingĩkorwo matinaigana, nĩ nĩ ngoraga ngĩthiĩ kwĩ arĩmi angĩ, na ngakorwo ngĩgũra magetha mangĩ, nĩgetha ndehere andũ akwa arĩa megũbataraga.

Ciama itarĩ cia thirikari no inyitanĩre na thirikari na njĩra itiganĩte, nĩgetha kũrũnga na gũthomithia andũ, makĩria a icagi-inĩ kaana a matũũra-inĩ, maũndũ ma mbeca. Ũndũ wa mbere ũrĩa kana ciama ici ingĩka, nĩ nĩ thirikari, kana mathiĩ gwĩ thirikari mamere mamateithĩrĩrie harĩ kũmahe mbeca, kana na njĩra ya kũmahe mbeca, irĩa mangĩhũthĩra mahote gũkinyĩra andũ matũũra-inĩ, na nĩgetha makorwo a kũmahe ũhoro ũyũ. Ũndũ ũngĩ ningĩ, ciama ici no cikorwo cia gũtũmĩra atongoria a icagi-inĩ ta macibũ, kana andũ arĩa metagwo maMCA, makorwo makĩmahũthĩra nĩgetha makorwo a kũmethera mũingĩ, kana kũrehe mũingĩ wa itũũra rĩu hamwe, na nĩgetha makorwo makĩbundithia. Ũndũ ũyũ no ũkorwo wĩna bata mũno, tondũ rĩrĩa mahũthĩra macibũ, andũ a icagi-inĩ nĩ makoragwo metĩkĩtie macibũ, na ũgakora atĩ hĩndĩ ĩrĩa tuge nĩ mũndũ ta cibũ eta etana mũcemanio, nĩ ũkoraga andũ aingĩ makĩyumĩria. Maũndũ ta macio nĩmo ciama citarĩ cia gĩthirikari cingĩka, cikĩhũthĩra thirikari nĩguo kũmateithĩrĩa kũrehe andũ, na nĩgetha makahota kũmathomithia, maũndũ ma mbeca thĩiniĩ wa matũũra, na thĩiniĩ wa icagi.

Nĩ kũrĩ njĩra itiganĩte mũndũ agĩrĩirwe nĩ kũrũmĩrĩra nĩgetha kũhoya kĩndũ ta mũhothi kuuma kwĩ bengi ona kana kuuma kwĩ andũ arĩa mateithagia akĩhũthĩra njĩra ya thimũ, wambere noahũthĩre namba iria andũ acio akoragwo maheanĩte nendaine ciao cia ũkinyanĩria amahũrĩre, maranĩrie akorwo wakũmera mbeca nĩciakĩ arahoya, ũhoro wakũmera mbeca nĩciakĩ arahoya nĩũndũ ũrĩ wa bata tondũ kĩũ nĩkĩo gĩtũmi kĩrĩa kĩnene gĩtũaga ũheo kana wimwe mbeca icio ,ũngĩmera tuge nĩũndũ wagũteithia rũrĩrĩ wakorwo nĩũndũ wa gũteithia beũ njĩthĩ matigane na ndawa cia kũrebia maũndũ ta macio nĩũkoraga kaingĩ nĩũraheo mbeca, ũndũ ũngĩ mangĩka mĩgũcerera nendainĩ cia andũ acio tuge cia bengi kana cia andũ arĩa mateithagia nenda ciao cia ũkinyanĩria nĩgetha akorwo makwaranĩria ona ningĩ ũkorwo wakwona nĩmĩhothi ĩrĩkũ maheanaga na kana wone noũkorwe wakũheo mũhothi ũcio ũrahoya, ona ningĩ nĩgũkoragwa na namba ĩrĩa makoragwa maheanĩte rĩrĩa ũthiaga ũgakanyakanya thimũinĩ yaku ĩgakũrehera maũndũ marĩa mothe maheanaga ũgakorwo wagũcagura nakaingĩ ũkoraga ũracagũra kũhũthĩra namba ĩmwe nginya ikũmi iria onamba ĩkoragwa ĩhetwo ũndũ wayo.

Wa mbere, ingĩkorwo wa kũgeria kũmahũrĩra thimũ. Njoe namba ciao irĩa tarĩngĩ nĩcio ndĩrahũthĩrĩte kũmahũrĩra, ngorwo wa kũmeera atĩ indo irĩa ndĩretĩtie kũhetũkĩra intaneti, citiũkĩte, kana citinginyĩire, na nĩ ndĩrakorwo ngĩcibatara, tondũ nĩ ndĩrendaga gũcihũthĩra mũthenya mũna. Tarĩngĩ ndahũra thimũ ĩyo, ũrĩa ũkuoya thimũ, no ngorwo wa kũmũĩra nĩkĩĩ ndĩretĩtie, na ndetĩtie mũthenya ũrĩkũ, na ngina kana nĩ ndarĩhĩte kana ndetagĩrĩra kũrĩha indo cianginyĩra. Ona ningĩ angĩbatara tarĩngĩ ndũmĩrĩri ĩyo ya M-Pesa ĩrĩa ndahũthĩrĩte kũrĩha nayo, no ngorwo wa kũmũtũmĩra, nĩgetha akorwo na wĩira atĩ nĩma indo icio kana kĩndũ kĩu nĩniĩ ndetĩtie, na nĩ ndakorirwo ngĩrĩha. Ona ningĩ no ngorwo ngĩmũĩra marĩtwa makwa, na namba yakwa ya thimũ, kana nĩ ĩyo ndĩrahũra nayo, kana nĩ ĩngĩ. Nĩgetha akorwo wa kũrora mabuku-inĩ mao kana harĩa makoragwo a kũandĩka indo irĩa andũ metĩtie kũgerera intaneti, na nĩgetha akorwo wa gũtigĩrĩra atĩ nĩma, mũndũ ũrĩa ũrauga indo citimũkinyĩire, nĩwe na ti mũndũ ũrehanania naniĩ. Ona ningĩ no akorwo agĩbatara maũndũ ta macio, nĩgetha kũndorera indo ciakwa, kana nĩ ineanĩtwo, ona kana ningĩ nĩ ikinyĩte, no harĩa ndũmĩrĩri ĩtanginyĩire ya kuuga atĩ indo ciakwa nĩ ciakinyire.

Nĩ kũrĩ marũa matiganĩte marĩa mũndũ akoragwo agĩbatara, kana agĩtio, rĩrĩa arenda kũingĩra yunibacĩtĩ, ona kana kwĩyandĩkithia. Marũa maya nĩ ta, marũa maku ma kĩgeranio kĩa cekondarĩ kĩa kĩrathi kĩa kĩa mũico, kĩndũ kĩra wanyitire, kana marks irĩa wakorirwo ũkĩnyita. Kaingĩ ũkoraga iheanĩtwo na ndemwa, tarĩngĩ A, B, ũguo. Nĩ ũbataranigia indo icio. Na ningĩ nĩ ũbataranagia cia thukuru ya mũthingi, nĩ ũkoragwo ũkĩneana indo icio. Ũndũ ũngĩ nĩ wĩtagio kĩbandĩ gĩaku, na angĩkorwo ndũrĩ na kĩbandĩ ũkorwo ndũkinyĩtie mĩakaikũmi na ĩnana, nĩ ũkoragwo ũgĩtio marũa maku ma gũciarwo, nĩgetha ũkorwo ũkĩonania marĩĩtwa macio me hau maringithania na marĩa me marũa-inĩ maku ma igeranio cia thukuru cia mũthingi na ya cekondarĩ, makarorania kana nĩwe. Ona ningĩ rĩmwe nĩ ũkoraga ũgĩtio tũmbica twaku twa kĩrengo, nĩgetha matigĩrĩre atĩ nĩ mekĩra rũrenda-inĩ rwaku, rũkonanagia mwene indo icio kana mbica ya mwene mathomo macio. Ona rĩmwe nĩ ũkoraga ũgĩtio marũa ma aciari, ta rĩu kĩbandĩ kĩa aciari aaku eerĩ, na angĩkorwo matirĩ ho , nĩ ũkoragwo ũkĩrwo ũrehe marũa mao ma gũkua.

Thikũ tũrĩ, o mũthenya nĩ kũraumĩra mohoro kana riboti cia ũrĩa wanangĩku wa mbeca ũrathiĩ na mbere, ũrĩa atongoria aingĩ na makĩria a iturwa ici nene, marakorwo makĩananga mbeca. Ũgakora atĩ harĩ wiki, mũndũ nĩ arakorwo agĩthiũrũrũka bũrũri, kũrĩa arakorwo nĩ aratũmĩra mbeca cia bũrũri, na agakorwo ona ningĩ ũgakora kũu athiĩ, nĩ arakorwo wa gũtiga aheana mbeca nyingĩ. Ũgakora atĩ harĩ mũico wa wiki, mũndũ ũcio nĩ akoretwo wa kũhũthĩra mirioni nyingĩ. Ũndũ ũci nĩ ũndũ ũrahatĩrĩria bũrũri, tondũ mbeca icio nĩ mbeca ibatiĩ gũkorwo igĩtwarwo kũrĩ ũthii wa nambere wa bũrũri, no hĩndĩ igakorwo nĩ kwanangwo iranangwo. Maũndũ ta macio nĩgetha gũthingata wanangĩki ũcio kana kwananga mbeca, nĩ mũndũ kĩũmbe, ũndũ ũrĩa ũbatiĩ gwĩkwo nĩ atĩ, o mũtongoria nĩ abatiĩ gwĩkagĩrwo mathabu ma mbeca irĩa akorirwo akĩheeo ihinda rĩna, na mageka mathabu ma nĩ maũndũ marĩkũ ekĩte. Na angĩkorwo maũndũ macio ekĩte matironania nĩ ahũthĩrĩte gĩcunjĩ gĩothe kĩa mbeca irĩa akorirwo akĩheeo, agakorwo wa kũũrio ciiha mbeca icio ingĩ. Ona ningĩ nĩgetha gũtũma maũndũ macio makorwo ma kuonania atĩ kana ma gũtũma atongoria metigĩre kwananga mbeca, mũndũ nĩ abatiĩ gũkoragwo akĩĩrwo acokie mbeca irĩa akorirwo akĩiya kana anangĩte.

Mũkingo nĩ mũrimũ ũkoragwo wĩtigĩrĩtwo mũno, tondũ nĩ ũkoragwo ũgĩtambanio na njĩra ya ihenya mũno. Atĩ tarĩu tuge o hĩndĩ ĩrĩa mwakomania na mũndũ, ũgakora kaingĩ mũndũ ũcio angĩkorwo nĩ ararĩ na mũkingo nĩ wakorwo wa kũũgĩa. Ona ningĩ nĩ ũkoragwo wĩtigĩrĩtwo nĩ tondũ, nginya harĩa tũrĩ gũtirĩ kũramenyeka kĩhonia kana ndawa ĩrĩa ĩkoragwo ya kũnina mũkingo ũcio mĩrĩ-inĩ. Ona kũrĩ o ũguo, nĩ kũrĩ na maũndũ kana mawĩtĩkio moru, andũ makoragwo metĩkĩtie makoniĩ mũrimũ ũcio wa mũkingo. Ta rĩu tuge atĩ, wona mũndũ o wothe mũhĩnju, ũgeciria atĩ ena mũkingo. Ona ningĩ, nĩ andũ gwĩcirĩria tu atĩ tondũ mũndũ nĩ mũnoru, ndangĩkorwo naguo, na kũguo ũgakora atĩ kũgwatanio nĩ kũrambatĩra naihenya mũno. Ona ningĩ nĩ kũrĩ mawĩtĩkio mangĩ moru ta atĩ, mwaikarania na mũndũ wĩna mũkingo, ona kana mwageithania, nĩ ũgũkorwo wa kũgĩa mũrimũ ũcio. Ona ningĩ kwĩ andũ makoragwo metĩkĩtie atĩ tondũ nĩ marahoya tu, ona makomania na mũndũ wĩna mũkingo, atĩ ndegũkorwo agĩtamba, tondũ nĩ ahoya mbere ya ũndũ ũcio. Mau nĩ maũndũ mabatiĩ gũkorwo makĩhũranwo namo, na andũ a tarĩngĩ mwena wa thibitarĩ kana mwena wa ũgima wa mwĩrĩ, makorwo magĩbanga kambĩini, cia gũbundithia na kwerethera andũ maũndũ macio, na kũmeera maũndũ marĩa mabatiĩ gũtiga, na kana mabatiĩ gwĩka angĩkorwo mũndũ ena guo.

Mĩhothi ya HELB kana ngombo icio ikoragwo ikĩheeo arutwo arĩa matangĩhota kwĩrĩhĩra bithi ya gĩthomo kĩa yunibacĩtĩ, ĩheanagwo nĩ thirikari, nĩgetha mahote gũthiĩ na mbere na kũrĩkia gĩthomo, na ũrĩa marĩkia, nĩ mabataraga kũrĩha mbeca icio. Nĩ kũrĩ na maũndũ marĩa magĩrĩire nĩgetha mũndũ aheeo ngombo ĩyo. Ta rĩu, nĩ ũbati kuonania, atĩ nĩma kwanyu mũtingĩhota kũrĩha mbeca icio, tondũ nĩ ũkoraga andũ amwe, tarĩngĩ ciana cia andũ mena mbeca, cigathiĩ cikeyandĩkithia kũheeo ngombo icio, na aciari ao no mahoteo kũmarĩhĩra bithi. Ũguo ũgakora nĩ marakorwo a kũhinyĩrĩria ciana irĩa itehotete, tondũ nĩ ũkoraga irĩa itehotete itirona, na aya moka kuoya nĩ marehota, mathiaga o kwananga mbeca icio. Kũguo mũndũ nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩma kwao matingĩhota kũrĩha mbeca icio, kana aciari ake matirĩ na ũhoti ũcio. Ona ningĩ nĩ nĩ wĩtagio tarĩngĩ ũkorio kwanyu mũciĩ rĩ, mũngĩhota kuona mbeca cigana harĩ mũico wa mwaka nĩguo mahote a kũrora wee nĩ ũbatiĩ kũheo mĩhothi ũcio, kana ndũbatiĩ.

Arĩmi nĩ maragerera moritũ maingĩ, harĩ kũbanga ũhoro wa irio ciao irĩa ithũkaga naihenya. Ũndũ wa mbere, nĩ ũrakora atĩ, rĩrĩa mũrĩmi agetha magetha make tuge angĩkorwo nĩ kĩndũ ta nyanya, na tarĩngĩ nĩ kũrĩa thoko ĩrĩ na kana kũrĩa we arona thoko ĩrĩa angĩtwara njega ĩĩ kũraya, nĩ ũkoraga atĩ kahinda kau ga gũtwara magetha make kuuma mũgũnda-inĩ ngina thoko-inĩ nĩ marakorwo magĩthũka. Ũguo ũgakora atĩ, nĩ mabataraga mbeca nyingĩ, nĩgetha makorwo tarĩngĩ makorwo a kũgũra ngari irĩa ikoragwo na kũndũ kũhehu, kana nyũmba hehu cia kũiga magetha mao, na nĩgetha magetha mao makorwo ma gũikara mategũthũka ngina rĩrĩa makona mũgũri. Ũndũ ũngĩ nĩ ũkoraga atĩ, arĩmi nĩ mathiaga hathara nene, rĩrĩa makorwo a kũrĩma indo ta icio, tondũ ũgakora atĩ, nĩ akorwo a kũgetha tarĩngĩ mbũga, nyeni, ona kana nyanya ta icio ciake, no hĩndĩ thoko nĩ yathũka, kana thoko ĩrĩa ĩĩ kuo ti njega. Ũgakora atĩ mũrĩmi no nginya angĩkorwo akĩendia indo ico ciake, na mbei ĩyo ya thĩ, na akorwo agĩthondeka hathara, tondũ aikara na indo ico ciake no gũthũka cingĩthũka. Ti ta ũrĩa ũngĩikara na kĩndũ ta irio nyũmũ ta mbembe, kana mboco ũguo, nĩ ũkoraga mũrĩmi ũcio nĩ akoragwo wa gũikara nacio kahinda karaya. No ici cia gũthũka naihenya ndũngĩhota gũikara nacio.

Karatathi gaka no nginya ũkorwo nako, kana nĩ ũgabataraga rĩrĩa kaingĩ ũrathiĩ kana ũrenda kuuma nja wa bũrũri waku. Wa mbere, karatathi gaka nĩ gakoragwo karĩ ga bata, tondũ nĩ konanagia tarĩngĩ bũrũri ũrĩa uumĩte, nĩ gakoragwo kandĩkĩtwo bũrũri ũrĩa uumĩte, na gagakorwo na kĩbandĩ gĩaku. Ona ningĩ nĩ gagũteithagia rĩrĩa ũrenda kũrĩhĩra ndege, ũgakorwo ũkĩonania namba yaku ĩrĩa ĩkoragwo yandĩkĩtwo hau ya mwanya, na nĩgetha ũkorwo ũkĩhota kũrĩha ndege ĩyo nĩgetha ũthiĩ kũrĩa ũrenda. Ona ningĩ, nĩ gateithagĩrĩria mũndũ rĩrĩa ũrenda kuuma bũrũri mũna, ũthiĩ bũrũri ũngĩ. Tarĩngĩ okorwo nĩ ta wĩra ũgũĩtĩirwo, no nginya ũkorwo na karatathi kau, na nĩgetha wĩtĩkĩrwo kuuma bũrũri wanyu tuge okorwo nĩ ta Kenya ũguo, ũthiĩ kũndũ kũngĩ. Karatathi gaka ningĩ ona nĩ ga bata, tondũ nĩ gateithagĩrĩria mũndũ ngina kuona wĩra. Rĩmwe nĩ ũkoraga atĩ kũndũ kũrĩa ũrathiĩ wĩra, no nginya ũkorwo na karatathi gaka, tondũ rĩmwe nĩ mabataraga gũthiĩ nja wa bũrũri. Kũguo mũndũ nĩ ahotaga kuona wĩra. Ona ningĩ rĩrĩa ũrenda tarĩngĩ gũthiĩ gwĩkenia bũrũri wa na nja, no nginya ũkorwo na karatathi gaka. Kũguo maũndũ maku nĩ makoragwo marĩ raithi, wĩna karatathi gaka, rĩrĩa ũrenda gũthiĩ nja wa bũrũri waku.

Wa mbere, ndĩ mũkenu mũno nĩ ũndũ wa ũtungata ũrĩa mũraheana, tondũ, nĩ mũkoragwo andũ ega. Rĩrĩa tuge okorwo nĩ thimũ ndahũra, nĩ mũkoragwo mũkĩmĩoya, mũkanjarĩria wega, mũkanyamũkĩra wega, ona mũkakorwo a kũhingĩria maũndũ marĩa ndĩrenda. Kũguo, motungata manyu nĩ makoragwo mega, na ma na ma bata mũno harĩ niĩ, tondũ nĩ ndĩkoraga ngĩbatara motungata macio manyu kaingĩ hakuhĩ maita matatũ kana mana harĩ wiki. Na gũkorwo ndĩna andũ ehokeku na eega, na andũ makoragwo a gũthikĩrĩria, nĩ ũndũ ũkoragwo ũrĩ wa bata, harĩ niĩ gũkorwo ngĩona motungata macio. Kũguo, indo ngina indo cianyu irĩa mũkoragwo a kũnyenderia, nĩ indo cikoragwo cirĩ cia gĩkĩro kĩa igũrũ, na nĩ indo cikoragwo cirĩ njega.

Kambĩini ici irĩa ikoragwo cia kũgirĩrĩria marĩria mwena wa rũgongo rwa bũrũri witũ wa Kenya, ciĩkagwo kũrĩa ũkoraga ta rĩngĩ andũ a ũrũgamĩrĩri wa ũgima wa mwĩrĩ a Kenya kana ũrĩa ũtongoragia kĩama kĩu kĩa ũgima wa mwĩrĩ Kenya, athiĩ abanga ũrĩa megũkorwo na mĩcemanio ya gũbundithia andũ. Nĩ ũthiaga ũgakora ta rĩngĩ nĩ aria na ma cifũ na athuri a nyumba kumi, makaaranĩria wega atĩ akamera mũthenya mũna tũrabatara gũkorwo na mũcemanio na ndĩrenda ũnjethere andũ kana ũrehe andũ a gũkũ hamwe na nĩgetha tũgakorwo na mũcemanio wa kũmabundithia. Ningĩ ona nĩ ũkoraga magĩthiĩ magĩĩkĩraga maratathi ta rĩngĩ mĩtĩ-inĩ ũguo kand kũndũ na kũndũ matuka-inĩ makaamba maratathi ma gũbundithia andũ ũrĩa mabatiĩ kũgirĩrĩria marĩria. No ningĩ nĩ ũkoragwo magĩkorwo na mawĩra ta rĩngĩ makũruta maĩ marĩa makwamĩrĩire, marĩa matarathiĩ, marĩa kaingĩ ũkoraga nĩ mararehe mĩrimũ iyo ta ya marĩria, ona kana magakorwo nĩho rwagĩ rũikaraga . Koguo nĩ ũkoraga magĩka maũndũ ta macio o hamwe nginya na kũheana neti.

Maũndũ marĩa marathiĩ na mbere thoko-inĩ, ona kana ũrĩa thoko ĩrathiĩ na mbere na kwĩgariũra, nĩ ũndũ ũkoragwo ũrĩ wa bata harĩ mũrĩmi, nĩgetha akorwo akĩmenya ũrĩa egũbanga maũndũ make, ona kana ũrĩa egũkorwo agĩbanga mũgũnda wake. Wa mbere, tuge angĩkorwo thoko-inĩ tuge kĩndũ ta nyanya, wakora tarĩngĩ kirĩti nĩ ngiri, mũrĩmi nĩ akoragwo akĩrora kana mbeca icio nĩ mbeca njega, kana nĩ mbeca ingĩmũcokeria baita, imũhe baita na imũcokerie mbeca ciake. Angĩkorwo tarĩngĩ nĩ ũkoraga nĩ kũrĩ na thoko ũrĩa gũkoragwo gũbangĩtwo kana andũ magakorwo maugĩte, thutha wa ta mĩeri ĩna, thogora ũcio nĩ ũgũkorwo ũkĩgũa. Nĩ ũkoraga mũrĩmi tarĩngĩ nĩ areherera kũhanda nyanya, na agakorwo akĩhanda kĩndũ kĩngĩ, kĩrĩa gĩgakorwo na thogora mwega na mũingĩ, ũrĩa ũgakorwo wa kũmũhe mbeca njega no ti gũkorwo akĩgĩa hathara. Kũguo maũndũ ta macio ma thoko-inĩ, nĩ ũkoraga marĩ ma bata, ona ningĩ ta ũrĩa thirikari kana rĩngĩ tuge okorwo nĩ kĩndũ ta mũcere, kana nĩ ĩragũra nja wa bũrũri. Tondũ kaingĩ yagũra, ũkaga na raithi. Kũguo maũndũ ta macio, nĩ makoragwo marĩ ma bata, na nĩ mateithagĩrĩria mũrĩmi kũmenya ũrĩa egũbanga kĩmera gĩake, na ngina kũhanda.

Nĩ kũrĩ maũndũ matiganĩte marĩa macũngagĩrĩria thogora wa nduthi, ona kana wa matatũ gũkorwo ũgĩcenjia kũringana na mahinda ma mũthenya. Maũndũ ta macio nĩ ta, mahinda ma rũcinĩ, kaingĩ nĩ ũkoraga thogora wa nduthi kana matatũ nĩ ũkoragwo ũrĩ igũrũ, tondũ hĩndĩ ĩyo nĩguo mathaa marĩa mũndũ wothe arakorwo agĩthiĩ wĩra. Rĩu nĩ gũkoragwo na andũ aingĩ. Kũguo andũ a matatũ kana a nduthi nĩ makoragwo makĩoya kanya kau, na magakorwo a kwambatĩria thogora. Naguo mahinda ma mũthenya, nĩ ũkoraga atĩ, tondũ gũtirĩ na andũ aingĩ arĩa marathiĩ, nĩ ũkoraga thogora nĩ wagũagũa, ũkĩringithania na ũrĩa uma kuo rũcinĩ. Na guo wakinya mahinda ta ma hwainĩ, kũrĩa mũndũ wothe akoragwo akiumĩra wĩra, nĩ ũkoraga thogora ũcio nĩ wambatĩra, tondũ ningĩ andũ nĩ maingĩha. Ona ningĩ nĩ ũkoraga tarĩngĩ hĩndĩ ĩrĩa tarĩngĩ tuge nĩ kwaura mbura nene, kaingĩ nĩ ũkoraga thogora ũkĩhaiba, kaingĩ mataũni-inĩ, tondũ ngari nyingĩ itikoragwo igĩthiĩ. Rĩu ũgakora nĩ mahaimbia thogora, tondũ ningĩ o mũndũ wothe ĩĩ, nĩ arabatara gũthiĩ mũciĩ, kana kũinũka, nĩgetha eherere mbura. Kũguo nĩ ũkoraga makĩambatia, kana magĩikũrũkia thogora, kũringana na mathaa, ona kũringana ngina na rĩera ũrĩa rĩhana.

Ingĩkorwo na ũndũ ta ũcio, na nĩ ndĩrabatara kwaranĩria na mũndũ ũrĩa ũranyendeirie na tuge tarĩngĩ ndarĩ hakuhĩ e kũraihu, no ngorwo wa kũmũhũrĩra thimũ. Oya thimũ rĩ, nĩ ngũkorwo wa kũmũũria mũtaratara wa gũcokia kĩndũ gĩkĩ ũranyendeirie kĩndũ gĩkĩ ũranyendeirie nĩ ũrĩkũ? Tuge no akorwo wa kũnjĩra tarĩngĩ, no akorwo kũndũmĩra bundi oke athondekere kana oke andorere kĩndũ gĩakwa. Ona ningĩ no ũkore akĩnjĩra tarĩngĩ njokie o kũgerera njĩra ĩyo ndĩraneanĩirwo nayo. Tarĩngĩ okorwo ndĩraneanĩirwo ĩ ta mũrigo ndĩmĩohe wega ndĩmaneanĩre, na nĩgetha makorwo a a kũnjokeria kana a kũne ĩngĩ njega. Ona ningĩ, no korwo no ngorwo ngĩmũria, angĩkorwo nĩ thũku rĩ, na ndirahota kũmĩhũthĩra ĩ, batiĩ kũmĩcokia ĩ, kana mũbatiĩ kũnjokeria mbeca ciakwa. Na angĩkorwo tarĩngĩ tondũ kambuni nyingĩ ciugaga iticokagia mbeca rĩ, tũbatiĩ gwĩka atĩa? Nĩ atĩa gũbatiĩ gũthiĩ na mbere? Tuge tarĩngĩ mũkũhe ta ĩyo, kana nĩ ngũbatara kuongerera mbeca nĩgetha ngũre ĩngĩ. Na angĩkorwo tarĩngĩ mbeca irĩa ndamũnete itiraiganĩra na ndirenda ĩyo ĩ, nĩ batiĩ kana no mũhe kanya ga kuongerera mbeca, ngorwo ngĩcenjia njoye ĩngĩ?

Ũhoro ũyũ wa kũingĩrĩra ona kana gũtua kũhũthĩra nenda kana internet nĩgũo kũhoya kana kwerũhia marũa ma wĩra na makĩria gĩkĩroi-inĩ gĩa kauntĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa ndĩrona ta ũgũkorwo ũrĩ wa bata, ũgũkorwo wĩ wa kĩgũni kĩnene kũrĩ andũ kiũmbe o na nginya aría makoragwo a kũruta wĩra ũcio wa kwerũhia na kũheana marũa. Ũũ nĩ tondũ rĩrĩa andũ mahũthĩra nenda kana internet wĩra ũcio nĩ ũkoragwo ũhũthĩtio na gĩkĩro kĩnene. Wa mbere nĩ ũkoraga atĩ andũ arĩa marenda kwerũhia kana kũhoya marũa ma wĩra nĩ ũkoraga atĩ matirabatara gũtinda magĩthĩe wabici-inĩ cĩa arĩa maheanaga, no kũingĩra makũingĩra nenda-inĩ makorwo a kũihũria maũndu maria mothe marabatara na makorwo a gũtũmĩra andũ acio. Nao andũ acio arĩa makoragwo makĩheana marũa macio, nĩ ũkoraga onao matirabatara atĩ gũtinda magĩeterera andu na nĩngĩ andũ acio moke gũbanga laini makorwo a kũmagĩa. Kogũo no kũingĩra indo-inĩ ciao, kĩndũ ta computer magakorwo makĩrora nĩa matũmĩte marũa, magakorwo magĩthũrima marũa macio mothe na magakorwo a kũheana ona kana kwerũhĩria mũndũ. Koguo ndĩrecirĩa ũndũ ũcio nĩ ũgũkorwo ũhonoketie mahinda maingĩ ona kũhonekeria andũ mbeca iria mangĩratũmĩrire gũthiĩ wabici-inĩ icio.

Ũhũthĩri wa tekinoronjĩ nĩ ũteithĩtie kuonekana naihenya kwa marũa, matiganĩte ta ma gũciarwo, ma gũkuua, ona kana ma kũhikania. Wa mbere nĩ tondũ, kaingĩ nĩ ũkoraga atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arenda gũthiĩ kuoya marũa macio, rĩmwe nĩ ũkoraga atĩ tondũ marahũthĩra mĩtambo, ũndũ ũcio nĩ ũkoragwo ũgĩĩkwo naihenya. Tondũ ũkoraga ndũrabatara atĩ gũthiĩ kwĩ andũ matiganĩte nĩgetha wĩkĩrĩrwo rũri, ũkoraga ta ũrĩa kwarĩ tene. Ũkoraga ũrathiĩ kwĩ o mũndũ ũmwe, ũrĩa ũgũkorwo akĩhũthĩra kompiuta yake, na akorwo wa gũgũĩkĩra maũndũ macio mothe. Ona ningĩ nĩ ũhĩkĩte maũndũ macio, tondũ ta rĩu thikũ ici ciana cigĩka kĩgerio kĩa thukuru ya mũthingi, nĩ mabataraga marũa ma gũciarwo. Na ũgakora atĩ mũciari nĩ akoragwo na kahinda, kana agakorwo atarĩ nĩ kĩmako atĩ tarĩngĩ marũa ma gũciarwo ma mwana wake nĩ magakorwo magĩikara rĩrĩa agabatara kuoya, tondũ maũndũ macio nĩ nĩ mahĩmbĩirie tekinoronjĩ, na magakorwo ma gũtwarwo naihenya. Thirikari yagĩrĩirwo nĩ gũtigĩrĩra atĩ mĩtambo ĩyo ĩrĩa ĩhũthĩkaga, ndĩnakorwo ĩkĩgũa tondũ rĩmwe nĩ ũkoraga nĩ ĩragũa, na kũguo andũ matigũkorwo makĩheo ũtungata ũcio. Ũndũ ũngĩ, nĩ gũtigĩrĩra atĩ kũrĩa indo ici cigagwo nenda-inĩ, cigakorwo nĩ ngitĩre wega, na kwĩna kũndũ kũiganu, atĩ mangĩiga maũndũ maingĩ, ona mũndũ angĩenda gũka kwetha no one.

Hakwa niĩ kĩũmbe, ndĩrona ta arĩ kana mũcango ũyũ wa nenda cia gũthoma harĩ wagĩrĩru wa gĩthomo kĩa yubacĩtĩ bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya nĩ ũndũ wa bata. Tondũ, wa mbere, nĩ ũkoragwo ũkĩagĩrithia mathomo ma arutwo aingĩ a yunibacĩtĩ. Tondũ kaingĩ mathomo ma kũu, nĩ ũkoraga atĩ, mũrutwo ũrĩa ũrathoma ena wĩra ũngĩ, kana nĩ arutaga wĩra ũngĩ mathaa mangĩ, na kũguo, tũhĩmbĩirie nenda, nĩ ũgũkora atĩ nĩ arahota ngina gũthoma ee kũraya, ategũbatara gũũka nginya cukuru atĩ nĩguo monane na mwarimũ. No monanĩre na mwarimũ wake kũgerera nenda cia ũkinyanĩria kana intaneti, na akorwo agĩthoma. Ona ningĩ, mwarimũ nĩ akoragwo wa kũheana nũti kũgerera nenda icio, akamatũmĩra, nao magakorwo magĩthomera o kũrĩa marĩ, na kũguo marĩbataraga tu o gũka thukuru rĩrĩa mareka kĩgerio. Kũguo ũndũ ũcio nĩ ũgũkorwo ũteithĩtie makĩria arutwo arĩa makoragwo makĩruta mawĩra mangĩ, tondũ nĩ mekũhota gwĩka maũndũ macio meerĩ. Tondũ wĩ wĩra-inĩ wera mũnene waku ũrabatara thikũ cigana ũna cia gwĩka kĩgerio, no akũhe. No hĩndĩ ĩrĩa ũramwĩra atĩ tarĩngĩ ndũrĩhotaga gũka mĩthenya ta ĩtatũ harĩ o wiki, ũndũ ũcio no ũkorwo wĩ mũritũ. Koguo ũndũ ũcio nĩ wa bata, na nĩ ũbatiĩ gũtwarithio na mbere.

Nĩ harĩ maũndũ matiganĩte marĩa matũmire hande ĩka igĩrĩ makĩria, ngĩringithania na ĩka irĩa ndahandĩte kĩmera kĩhĩtũku cia mũcere. Wa mbere, kĩmera gĩkĩ mũcere nĩ wonekanire kana nĩ twerĩgĩrĩire ũkorwo ũgĩka wega, na tũkorwo na magetha maingĩ, ona mega. Tondũ nĩ twarĩ na njĩra njerũ cia kũhũrana na nyoni, irĩa ciũkaga kũrĩa mũcere, ona ningĩ ngina tũtambi, ona nĩ twarĩ na maĩ ma kũigana mĩgũnda-inĩ itũ, na kũguo nĩ twehokaga kana nĩ ndehokaga gũkorwo na magetha maingĩ. Ũndũ wa kerĩ, mũcere nĩ tũerĩtwo nĩ ũgũkorwo na thogora mwega riita rĩrĩ, na atĩ mũrĩmi nĩ agakorwo akĩona uumithio mũingĩ, ona agĩteithĩka kumana na magetha marĩa agakorwo namo. Na kũguo kĩu nĩ kĩmwe kĩa gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire hande mũcere mũingaingi makĩria. Ona ningĩ ũndũ ũngĩ, nĩ twakoretwo tũhetwo thumu nĩ mũtongoria witũ, na kũguo thumu ũcio nĩ wahonokeirie gĩcunjĩ kĩnene kĩa mbeca irĩa ingĩahũthĩrire kũgũra thumu. Na kũguo ngĩona mbeca irĩa ndĩrahonokirie rĩ, ndũreke nyongerere ĩka igĩrĩ cia mũcere, na nĩgetha magetha makwa magakorwo makĩongerereka, ona magĩka wega. Ona ningĩ, nĩ ndakoretwo nyongereirwo gĩcunjĩ kĩa mũgũnda wa ĩka igĩrĩ na nuthu nĩ mũrata wakwa, na ngĩona nĩ wega hande mũcere.

Wĩ mwega? Ndĩrehoka nĩ ũkoretwo wĩ mwega, kumana na rĩrĩa rĩa mũico twarĩtie nawe. Nĩ kahinda karaihu, kuuma twaranĩrie. Na ngwendaga o kũigua ũrathiĩ na mbere atĩa, tondũ kahinda kau nĩ karaihu no ona tũtirĩ twaikara kahinda ta kau tũtaranĩirie. Niĩ hakwa nĩ ngoretwo ngĩka wega, tondũ maũndũ marĩa ngoretwo ngĩhingia nĩ atĩ nĩ ndarĩkirie thukuru, na rĩu nĩ ndĩracaria wĩra, na he kawĩra ndĩrakorirwo ndona, karĩa ge gũkorwo gakĩhe mbeca, mbere ya nyonete wĩra mũrũmu, kana wĩra wa o mũthenya, ũrĩa ndĩrĩkoragwo ngĩeterera mbeca cia o mweri. We ũrathiĩ na mbere atĩa? Ndatigĩte ũkiuga atĩ nĩ ũratiga wĩra kũndũ kũrĩa ũrarutaga. Hihi nĩ watigire? Na angĩkorwo nĩ watigire rĩ, nĩ wonire wĩra ũngĩ? Na angĩkorwo ndũtigĩte rĩ, nĩ gĩtũmi kĩrĩkũ gĩatũmĩre wĩciirie gũikara kũndũ kũu na ũthiĩ na mbere na kũmarutĩra wĩra? Ona ningĩ rĩ, twana twaku tũhana atĩa? No tũrakũra? Ũrĩa wekaga kĩgerio kĩa mũico wa thukuru ya mũthingi nĩ arĩkirie? Na angĩkorwo nĩ arĩkirie, nĩ ahetũkire wega? Ndĩrehoka nĩ ũkoretwo wĩ mwega, ona ndĩrahoya tũtige gũikaraga ihinda inene tũtekwaranĩria, na nĩgetha mũndũ akamenya mũrata wake arathiĩ na mbere atĩa.

Wa mbere, nĩ gũcũnga mũhera mũno, nĩ gũkũhũrĩra. Tiwe ngwendaga kũhũrĩra, ngũhũragĩra mama witũ, na nĩ tũkwendaga kwaranĩria ũhoro wa mũgũnda tũrendaga kũgũra, ndĩmũrie harĩa akinyĩtie mbeca, kana ena mbeca cigana, kana nĩ onete mũgũnda mwega ũrĩa tũngĩgũra. Nĩ ndahera mũno, nĩ gũkũhũrĩra thimũ mathaa maya, nĩ njũĩ nĩ mathaa marĩa ũkoragwo ũkĩruta wĩra waku, kana ũkoragwo ũhurũkĩte, na nĩ ũkoragwo ugĩte atĩ ndũrenda kũhũrĩrwo thimũ nĩ mũndũ ona ũrĩkũ. Ndĩrahoya ũkorwo wa kũnjohera. Nĩ harĩa namba cianyu cihanaine, citiganĩte na namba igĩrĩ tu, yake ĩrigĩirie na igĩrĩ ithatũ, na yaku ĩgakorwo ĩrigĩtie na ithatũ igĩrĩ. Na kũguo ũndũ ũcio nĩ wakorwo wa kũhĩngĩca, na ndekora ngĩkũhũrĩra. Ndĩrakĩhoya ũkorwo wa kũnjohera, na ngagĩkwĩrĩra ũndũ ta ũyũ ndũgakorwo ũkĩhanĩka rĩngĩ. Nĩ ngũmenya ũrĩa ngũkorwo wa gũthutũkania namba icio cianyu cierĩ, na nĩgetha ndigakorwo wa gũkũhũrĩra rĩngĩ, na ndigakorwo wa gũgũthumbũra mahinda maku marĩa wĩigĩte ma kũhurũka we na nyũmba yaku. Ndĩrehoka nĩ ũkũigua ihooya rĩakwa, na ngehoka nĩ ũgũkorwo wa kũnjigua, na atĩ ndũkũnjoera makinya marũrũ nĩ ũndũ wa ihĩtia rĩrĩ rĩakwa.